Gῖtῦmi kĩa irio ikorwo ci njagῖrῖru iria irakῦrῖrio nyῦmba-inῖ cia gῦkῦrῖria irio nῖ gῦkorwo atῖ citirĩ na mogwati maingῖ, citiratorio nῖ riῦa rῖingi rῖngῖneneha kana ona mbura nene mbura ῖngῖingῖha citikoragwo ciĩna thῦ nyingῖ.

Gũkũ nĩ gũcinĩrĩra cuma na cuma ĩrĩa ĩngĩ ukĩhũthĩra mwaki wa thitima kũnyitithania cuma icio igĩrĩ cituĩke kĩndũ kĩmwe,o ukĩhũthagĩra cuma, cuma ĩngĩ.

Mbica-inĩ ĩno ĩronania ũrĩmi wa kĩĩriu ũrĩa ũngĩkorũo ukĩhũthĩra, ũrĩa mũndũ angĩkorũo akĩhũthĩra atarĩ na mũgunda mũnene kana handũ hanene ha kũhanda, no na ahote kũhanda mĩmera mĩingi ĩrĩa ĩrahũthĩra o maĩ o manini.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mboco. Wa mbere, ũngĩtua kũerethera mũndũ ũhoro wa gũcihanda, nĩ ũkaharĩria mũgũnda waku, ũkaũrĩma, ũgacoka ũkenja mĩtaro, ũgekĩra thumu, ũgacoka ũkahanda mboco ciaku hena spacing njiganu, ya mũtaro ũmwe ũngĩ na urĩa ũngĩ, na ũgatigia njĩra, ya ya gũthiĩ gatagatĩ wa mĩtaro yerĩ hagakorwo hena njĩra njiganu.

Haha hena mbica cia kuonania ũthaka, na kũrura kwa kwa mũgũnda oho harĩ ona irio ta, irio cihandĩtwo ũrĩminĩ wa handũ hatarĩ harariĩ.